Uhuru Kenyatta kokindochi emet en kasarian nekamatch kokoit kong'eten kenyitab elibusiek taman ak somok ih, akoi kenyitab elibusiek aeng akoi taman ak tisab, inendet ih kokiyai boisionik chechang ih neyache kibwat agewekchi kongoi, boisiet netai ko kikyumnyum bandab kemanda emotinuek kab sang ih Ako ng'et kora Kochab chekikuren ih koalaksetab mwanik ih ak ibunetab mwanik en emotinuekab sang ak itya kora Kochab somanet konyunyuchi lakok anan kipsomaninik tugul. Kiib kora kasarian en tekstet tab oret cheki inyumnyum ng'alekab loiset en Kenya

Taonit ab Embu ko taonit neo mising en emet nebo Kenya. Taoninito ko kigonyumnyum boisiionik chebo emet mising en bandab emotinwek ab sang. Yuton ko ele kinemunen kiy nekile passport neboru ole chamdaat imande en emet. Imuch imande ibiyai ng'alekab mung'arosiek. Ago taoninito ko kararan en biik chebo meng'isiet. Chon meny taon ak chon menye korobaishek. Ko nyorunen taonini. Ko boisiet ab taon ini ko kichoben passportishek che kimondoen emotinwek ab sang cheu China ak America. Noton kora ko taonini ko kigoyum biik chebo kutswek chechang ago mi sugulishek che eechen mising, cheu sugulishek ab barak ak sugulishek chebo konetishet ab konyoiset. Yuton kole ole kimondoen kipsomaninik kechobchin passport asi bagocheng kasishek en emotinwek cheu Qatar ak alak chechang.

Amitwogik cheu ng'endek ak kipsongik ak peek ko amitwogichotok ko che konu rutunet ap kambare. Amitwogichu kotindai korotwek anan tuguuk chepo kamanut eng' kambare. Chuton ko tareti tekset ap porto anan mieindo. Tareti kora ko kirinda mianwagik che much kopwanchi chito ne kakoyochit anan neraniat. Amitwogichuto ko pa kamanut. Nge kol en imbar koma ime pich en sutet ap kerichek anan kora en namet ap tiang'ik ap timin. Nyumnyum ripsenwa ako rutu en kasarta ne matia.

Uhuru park komaetat eng chitugul lakwa chito neo anan neranyat chepyosok ana ko tipiik alan ko lakok chemengechen yuton muuch iwe ipikoshikei mieindap borto ana akilit yuton ko ole imungen piik ndamun teksetnyin ko kikinde komosta nematami polet ako kora yuton komatamiten chii nemie biik anan ko kaimutio ake tugul yuto ko ole tuyechin biik mokorek ak chima mokorek ako yuton ele tuyechin kapchii kora yoimoche kokatkei akot bandaptai nepo kopchi

Ainet ap Tana kong'eten tulwet ne kikure Tulwet ap Kenya. Ako tuwaniton ko kikotaret kopit ainet ap Tana. Ainet ap Tana, ko kikotaret piik eng' kamang'unet ap sitimet. Sitimanitok ko kikepaishen en poishonik che chang' eng' Kenya kou lapkeyet anan kepaishen en taishek che miten taonishek ak ng'alek ap muswoknotet nepo kasari kepaishe sitimanj. Ainaniton kora ko kikotaret piik che minse eng' tapanut ap ainaniton. Ako kora kitaret piik che namik ap njirenik che miten yoton ngamu miten njirenik en ainaniton che imuch kealda anan koam chi si kotaret portonyin en sapenyin ko tugul.

Koret ne nyalu kelewen en paet ap njirenik ko koret netindai g'ung'unyat ne tui. Ng'ung'unyat ne tui ko tareto peek komachotia anan kochut kong'ik che much komi ng'ung'unyek kou ng'ung'unyat ne pirir. Ako kora, nyalu ko koret nekichorgok anan netindai lameet. Ole mi lameet kotareti katendenetp peek kopun ole tokos ole kaek tulwet kopa ole kichorgok si kotareti panda ap peek amu ngot kotepen ole mi njirenik kopare. Ako kora nyalun komiten ainet nepune tapan yon i netendendene peek kila ne maite kopek peek. Ak kora konyalu ko koret ne malo ne nekit ak piik sikerip tiag'ik che u chepsirka che much nyukonemun njireni koam Ak kora nyalu ko malo eng' gaa si korip chordet ngamu mi piik.

Taonitab Nairobi ko taonit nenyolu kobwat chitugul komeny, netai komokele ngap kali sobet koten komi kasian neyoe chii kowendi konyumnyumitu sobet ako taonitab Nairobi ko kikonyumnyum boisionik chemoche kochang ngomi yon komiten sipitalisiek cheu mama Ngina chemoloen yangamian chii komaloitu sipitali ako moime biik tukun chepo laiset ngamun ortinwek komii komie yon moche chi komata emotinywekab sang komoloo kap ndege nekekuren Jomo kenyatta mou yanga ng'et chi kong'eten resop akwo bakai yoton, Nairobi kokararan kora ngamu kinyoru sukulisiek kora chekorikyike ak taoni noton chetoreti somanet ak bandab tai nebo emet yuton kora ko olenyorunen konetisietab tukukab emet cheu kosipetab ng'atutik ngamun molo kotab kot neking'oten ngatutik kora.

Boishetab Airtel ko kararan mising' kosir nebo mpesa netai ko ngimach iyokte rapinik koite ole iyoktoi koba eng' sait nematya ako kikonyumyum boishetab lipanetab rapinik kobun simoit ako ngimach iyokchi chito rapinik komatile matilin chebo kanemunet anan chebo kayoktoet chechang' kosir chebo mpesa ako kora eng' ng'alekab kayoktoet ko kokikonyumyum ngaamun kikindeyot kepeperwek chechang' eng' Kenya ako kikochang'a biik cheboishe ngimach ibirte kora simoit iboishe lainit niton konyumyumat kosir nebo mpesa

Mianwogik chenome njairenik abokora kochang missing kou yongang'et chi kotumchi oil beek kotere koristo amochut beek ii anan komandaa koo ngpratak beek kou noondon amochute koristo nebusen njirenik ii konome kit neu brangetit beek barak akoo ngochob kou niton nii komonyoru koristo njirenik komeitos akoo meet nemeitos konome tugun cheu kabukek makatenyin yeitya koistogee sing'orng'orik en borto akonaam kolelit akonam cheu kabukek miando ne nome kou niton ii konome ngamu monyor koristo akonam kotuekitun bwonek ngeeny ,kinoe mianiton ii ngeeny njiriot akorok chebo kee ana ii mara.

Wecehet ab beek komuch kerib en ortinwek che chang: netai komuch kechop kipchuchuget netere beek amoib siratik nyokochut beek. Pchuchuganito komuch kechob nebo sigengeit anan nebo selelet, kityo kora koimuch ibangan koiywek en pereisit ole itendenen beek komabwa tangit anan komanyokochut ole miten injirenik. Imuch kora iswach suswek chemi tabandab oinet simakityo kochut siratik sitya kowch injirenik. Ak kora chemi tangit komuch yon choruge beek en kibatit komotobete taritik che kigomeny kebeberta nebo kibatit imuch iste kesishek kwak ak inde ele kararan ak kityo ius kotililit anibuch kobendi selelik ak siratik kochut tangit orit ak kitya konam kowalak koik miondab beek.

Yon imoche ibai njirenik ko mogotin tugun cheu, selelet, selelani tuiy, selelaniton keboishen yan keibal keringet, inam inde keringonito si ye rongi beek komachutochut beek komandaen. Kora konyolu komi ele bunu beek ele itendenen beek sitya komabar kemeut njirenik. Kora konyolu komi ketik che nyolu ilumde en tabantaban sinde sigengit kotuch oinoniton simanyikwam taritik njirenichuto, ago kora konyolu komiten sigengeit any ii negeng'oten komoswek tugul ak mulango agenge ole yoche ibunu yon inye igere njirenik chuto, kora konyolu komiten ele igelol chabuk chemi beek kindo yoton simomixenok ak amitwogik ab njirenik